Rírĩa andũ macemania, mahũraga mbica nĩ ũndũ wa maũndũ ta kũririkana kana gũciga cita kĩririkano kía mũndũ ũcio mwĩnake, kana hihi ũndũ mwega mwekire hamwe, ona ningĩ andũ amwe nĩ makoragwo makĩhũra mbica nĩũndũ wa gũcitũmĩra thĩiniĩ wa mitambo-inĩ ya ũkinyanĩria.

Andũ erũ maranagĩria na mũndũ ũcio ũngĩ wa ndũire nĩ gũkorwo, nĩ harĩ ũritũ mũnene harĩ andũ kũmenyerana kana andũ aya erũ matiũĩ kĩrĩa mũndũ ũcio ũngĩ endete, na hihi angĩkorwo akĩenda kwarĩrĩria kĩ ihinda rĩrĩa marĩ hamwe.

Igoti rĩrĩa inene makĩria kaũntĩ-inĩ ya Kisumu nĩ igoti rĩa Kisumu Law Court rĩrĩa rĩambĩrĩirio mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda na ikũmi na ĩmwe, na rĩrĩa rĩtongoragio thaici nĩ Dickson Onyango eta mũrũgamĩrĩri mũnene.

Mathĩna ma marĩa matũrigicĩirie nĩ ta; inegene rĩrĩa riumaga nyũmba-inĩ cia gũĩkenia o na kana iganda-inĩ irĩa ingĩkorwo igĩthĩa kĩndũ kana gũtũmĩra macini. O na ningĩ nĩ kũrĩ na mĩrukĩ mĩũru ĩrĩa yumanaga iganda-inĩ o na kana gũcina gwa takataka.

Njĩra ya ũigithia ya Money market fund, nĩ ĩrĩa ĩtaithagĩrĩria aigithia, onjoria, kana wanabiacara, kũiga mbeca ciao kwa ihinda inini tu, na thutha wa ihinda rĩrĩ rĩnini nĩmakĩrĩkagia gũciruta, mategũtuĩka akũrĩhio kĩndũ kĩnene.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ njĩra hũthũ ya gũthoma, kũhĩtũkĩra rũrenda kana njĩra ya ũkĩnyanĩrĩa. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na mabata maingĩ makĩria gũkĩra gũthoma rĩrĩa mũndũ e hau, nĩ gũkorwo mũndũ no athome mahinda o mothe rĩrĩa angĩenda na rĩrĩa angĩonekana. Na ningĩ nĩ raithi nĩ gũkorwo gũtirĩ mbeca cia gũthiĩ harĩa mũndũ arabatarĩkana irabatarĩkana.

Thirikari ĩrũmagĩrĩra kũhĩtũkĩra rũhonge rwa woi magoti rwa KRA, rũría rũhahikicĩte atĩ nĩ kũrĩ na njĩra cia gũkinyĩra aría me nja wa bũrũri rũrenda-inĩ, ona ningĩ thirikari nĩ ĩkoragwo ĩgĩcaina kana gwĩtĩkanĩria na mabũrũri ma na nja nĩguo gũteithĩrĩria.

Mbeca cia intaneti cia cryptocurrency, nĩ ikoragwo igĩtũmĩra kũgũra indo ona kana kwendi indo nja wa bũrũri, na ningĩ nĩ itũmĩkaga harĩ wĩigithia na citikoragwo cikĩrorwo nĩ thirikari, ona ningĩ ciĩ na njĩra ya naihenya ya kũrĩha indo.

Ndiretĩkanĩria atĩ nĩ andũ aingĩ mathiĩte kwambata kĩrĩma nĩ ũndũ wa ng'ano iria maiguaga. Karũgano kamwe ndanaigua nĩ ka mũndũ wana ambata kĩrĩma na akinya kũría igũrũ mahũri make makaremwo nĩ kũhuhia na ũguo agakuĩra kũría igũrũ na akarema kũrutĩka na ũguo mwĩrĩ wake ugatuĩka wa gũtigwo kũu.

Ndigwĩciria bamĩrĩ cia arĩa marũĩrĩire wĩyathi nĩciamenyekire wega, ona kana kũheo irĩhi nĩũndũwa kwĩrutĩra, wa mbere nĩũndũ wa mũndũ ta Dedan Kimathi, ũrĩa bamĩrĩ yake nginya ũmũthĩ ũyũ ĩtũire yugaga atĩ ndĩrĩyarorwo wega nĩ thirikari ya Kenya.

Maũndũ marĩa ma bata haha, nĩ gũkorwo na njĩra ya gũkuruhania andũ othe, gũkorwo na arutwo kana aruti a wĩra honge-inĩ maumĩte icigo ngũrani ngũrani cia bũrũri, ona ningĩ gũkorwo na ũthii wa na mbere wa mabarabara ona ningĩ mĩako thĩinĩ wa honge ici.

Nyamũ ici iteithagia ũtongu wa bũrũri nĩ gũkorwo nĩ cigucagĩrĩria agendi gũka gũciona, ona ningĩ nĩ citeithagĩrĩria nĩ ũndũ bũrũri nĩ ũkoragwo wĩ wa kuona mbeca kũrĩ kumana na agendi aya, ona ningĩ aruti a wĩra a mĩkawa ona arĩa maroraga nyamũ ici nĩ makoragwo makĩona wĩra noguo kũrĩha igoti.

Macini cia gwĩtwara nĩ citeithĩtie kũingĩhia maciaro mĩgũnda-inĩ ona ningĩ kũnyihia ihinda rĩrĩa rĩtũmĩkaga kũharĩria mĩgũnda, kũhanda ona kũgetha, ona mũigana wa andũ arĩa maratũmĩka. Macini ici nĩ citeithĩtie kũnyihia wanangi wa thitima nĩ gũkorwo nyingĩ cia cio citũmagĩra maguta.

Wĩra ũrĩa wa bata makĩria ĩngĩenda romboti cirute, wa mbere nĩ kũhanda, kũharĩria mũgũnda, ona ningĩ kũgetha. Nĩ gũkorwo no cikorwo cigĩteithĩrĩria kũnyihanyihia ihinda rĩrĩa rĩtũmĩkaga thĩiniĩ wa ũharĩrĩria wa mĩgũnda ona ningĩ kũgetha igwa ici.

Macini cia kũgetha itũmĩkaga mĩgunda-inĩ mĩnene nĩ gũkorwo, wa mbere nĩ inyihanyihagia ngarama ya kwandĩka andũ a kũgetha, na ningĩ nĩ ituĩkaga cia kũnyihanyihia mahinda marĩa matũmĩkaga kũgetha angĩkorwo nĩ andũ kĩũmbe maratũmĩka kũgetha.

Arĩmi kũhũthĩra macini cia ũrĩmi nĩ wega nĩ gũkorwo, wa mbere kũnyihagia ngarama ya arĩa marabatarĩkana thĩiniĩ wa mĩgũnda ĩno, kũhanda, kũgetha ona kana kũharĩrĩa mĩgũnda, wakerĩ macini nĩ ikoragwo ikĩhũthĩra ihinda inini na ũguo ũrĩmi ũgakorwo wa gũthiĩ na mbere na ihenya.

Tekinoronjĩ ya ũrĩmi nĩ ĩhũthĩkaga kũhe nyamũ irio, kũrora ũgima wacio wa mwĩrĩ, ona nyingĩ kũ hakikisha rugarĩ na ũtheri nĩ wa ithimi irĩa ciagĩrĩire, ona nyingĩ nĩ itũmĩkaga gũcihe mbegũ kana gũciarithania nyamũ.

Thirikari nĩ ĩrahakikica atĩ arimũ nĩ maarĩhwo ihinda rĩrĩa ríagĩrĩire, na mbeca iria ciagĩrĩire wĩra ũría mararuta, ona ningĩ arimũ aya magakuruhanio harĩ gũtua matua megiĩ gĩthomo, ona kwaranĩria na honge iria cithondeketwo nĩ arimũ.

Kũhe ciana ihinda rĩa kũhurũka gũcitaithagia kũhũmũra meciria, kũmahe ihinda rĩiganu rĩa gũikarania na aciari ao na kwaranĩria thĩinĩ wa maũndũ megiĩ mũtũrĩre, ona ningĩ gũthoma maũndũ maingĩ tobauti marĩa marabatarĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre makĩria na gĩthomo.

Bamĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ aciari, ciana ciao, ona ningĩ andũ angĩ a bamĩrĩ ta arĩa maciaranĩirwo na aciari acio. Ona kana aciari a aciari, nĩo a cũcũ na a guka.

Nyonaga ũgai wa indo gatagatĩ ka arũme na atumia wĩ mwega, nĩgũkorwo thikũ ici mũndũ e mũrũme kana mũtumia no arute wĩra wake na kĩĩo na gũkorwo akĩyonera kĩrĩa gĩothe angĩenda, kogwo indo cigayanagio kũringana na kĩyo kĩa mũndũ no ti kũringana na kana we nĩ mũtumia kana mũthuri.

Mawĩra ma kĩũndũire marĩa marutagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ mawĩra ta kũrĩithia kwa nyamũ, ũrĩmi, ũtumi wa ciondo gũtũmĩra ndigi cia makongo, ũtumi wa nguo ona kana iratũ gũtũmĩra njũa cia nyamũ.

Mawĩra ma athuri na atumia macenjetie mũno thĩiniĩ wa rũrrĩrĩ rwakwa, nĩ gũkorwo gũtirĩ wira utangĩrutwo nĩ mũtumia kana mũthuri, angĩkorwo ena hinya kana ũhoti wa kũũruta, gũcenjetio ũũ nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ ta gũkorwo na bamĩrĩ imwe iria ciĩ na athuri tu ,kana atumia tu, na ũguo magakorwo makĩruta mawĩra mothe marĩa makoragwo makĩrutuo ni aciari aya eeerĩ.

Gĩcagi giitũ kĩhĩmbĩirie gĩthomo gĩa teknolojia na maũndũ ta kũhingũra thukuru iria ikoragwo igĩthomithia arĩa matarĩ na ũũgĩ wa teknolojia ona ningĩ kwambia tabarĩra cia gũthomithia andũ aría akũrũ ũhoro wa gũtũmĩra teknolojia ĩno.

Gĩtũmi kĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo mũndũ nĩ akoragwo agĩthondekwo na agacokererwo nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na gĩtũmi gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo mũndũ nĩ akoragwo akĩaga mbeca cia kũrĩha, ona nyingĩ gũthecwo cindano iria ikoragwo na ruo.

Ũndũ ũrĩa wa guthekania mũno ũhanĩkĩire ica ikuhĩ nĩ kũgũa mũrango-ini wa kĩrathi, hĩndĩ ĩrĩa kira mũndũ andorete,, nĩ gũkorwo ndokĩte ihenya nĩ ũndũ nĩ njereirwo nĩ kĩrathi kĩu na nĩ ndeciragĩria atĩ mwarimũ nĩ egutuĩka wa kũnyingata nja, na hau na hau onake akĩmbĩrĩria gũtheka.

Maũndũ marĩa ma bata haha nĩ ta irio na maĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũtũmĩri, ũnyitanĩri wa mabũrũri harĩ gwĩka maũndũ, ũhũranĩri wa ihoto cia mũingĩ, ona nyingĩ mahinya ma marĩa matũrigicĩirie.

Rĩrĩa ndateithĩtie mũndũ warĩ mũbataru nĩ hĩndĩ ndathiaga njĩra-inĩ, na ngĩcamania na mũirĩtu waikarĩre thĩ akĩrĩra, ngĩmwarĩria na ngĩmũria nĩ kĩ kĩũrũ, akĩnjĩra nĩ mwĩrĩ ataraigua wega, ngĩthiĩ duka-inĩ kũmũgũrĩra ndawa, ngĩmũrehera akĩnyua ona ningĩ ngĩmũtwara mũciĩ na kũmũmĩrĩria atĩ nĩ ekũigua wega.

Arimũ nĩ marateithĩrĩria arutwo harĩ kũmenya makĩria ha ũhoro ũyũ wa CBC, na nyingĩ kũmahe igeranio mahinda maingĩ na kũmateithĩrĩria kũrĩa mahĩtia. Ona ningĩ arimũ aya nĩ marateithia aciari kũmenya ũhoro wa CBC na kũmathomithia ũrĩa mangĩteithĩrĩria ciana ciao.

Kaũndũ ndanagerera gacenjirie muonere wakwa wa mũtũrĩre, nĩ baba witũ kuona mũtino ũrĩa wa mũcũngĩrĩirie gũikara nyũmba ihinda iraihu mũno, na ũguo tũgatuĩka a kũĩyethera gĩa kũrĩa o na, kana gĩa kwĩhumba na ngĩtuĩka wa kuona atĩ mũtũrĩre hĩngo ciothe to mũikũrũko no hĩndĩ ĩmwe nĩgũkoragwo na moritũ marĩa mabataraga mũndũ kũhoya na kwĩrutĩra.

Aarimũ mangĩteithĩrĩria na njĩra cia gũkũngũĩra arutwo arĩa mataranyita ithomo cia irathi no nĩ mararĩkĩa kũhĩtũka harĩ ithomo cia nja wa irathi,o na ningĩ gũĩkuruhania na mĩbango kana maũndũ maya ma gũthoma nja wa irathi nĩguo arutwo mone maũndũ maya nĩ ma bata.

ĩ nondirikane ũndũ ndanathoma kũrĩ ihĩtia, nĩ ihinda rĩmwe ndaikarĩte thukuru, ihinda rĩa tamu ng'ima itegũtũĩka wa gũthoma na hĩndĩ ciothe nogũthaka nagũkoma nĩũndũ ndeciragia atĩ angĩkorwo mũndũ ethukuru no ekũhĩtũka na thũtha wa gwĩka kĩgeranio na maũmĩrĩra gũka ngĩtuĩka wa kũgũa na gũcokio kĩrathi kĩarĩ haũ thutha.

Karũgano kamwe ndirikanaga kegiĩ cukuru nĩ hĩndĩ ĩmwe twathiĩte nduka tũtahetwo rũtha ,na tũgĩtuĩka a kũgũra thwiti cia rangi na kũrĩa, na thutha ũcio arimũ makĩona ũria twaihũire rangi mĩromo, na tũkĩrwo túumenja tũthambie tũtarĩ maaĩ, amwe mathambagie nginya thirĩngĩ-inĩ.

Indo ingĩ cihũthĩragwo ithenya-inĩ cia rĩa ndawa ici cia gũbanga ũciari, nĩ ta ũtũmĩri wa kondomu rĩrĩa andũ mareka gĩko gĩa kĩhiko, ona ningĩ andũ gũtara ndukũ ciao na kũhakikica nĩ meka gĩko gĩkĩ ihinda rĩrĩa matangĩgĩa ciana.

Njĩra iria cingĩtũmĩka gũthomithia ciana mathabu nĩ ta; gũciiga ngurubuinĩ, cituĩke cia kwaranĩria na gũteithania cio nyene,o na ningĩ gũtũmĩra macini kana mithako ya mathabu ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria ciana kũnyiita na kũririkana.

Moritũ marĩa magũmagĩra arimũ na arutwo nĩ ta mũhatĩkano irathinĩ kana thukuruinĩ, makĩria rĩrĩa megũtũmĩra mabuku kana cioro kũringana na ũingi wao o na ningĩ ndwari na waagi wa mbeca hihi cia kũrĩha thukuru kana cia mabata mao kĩũmbe.

Ihinda ndateithirie mũndũ gĩcagi gitũ nĩ twana tũrĩa mamu wao arĩkĩtie gũkua na gũtũtigĩra cũcũ wao na ũguo nĩtuonaga thĩna mũno harĩ kuona irio kana gĩa kwĩhumba, ngatuĩka wa gũtũteithia na nguo ciakwa iria cianyiha o na kana irio ciria ciatigara muciĩ.

Gĩcigo gitũ gĩa teithĩrĩirie na njĩra ya kũhe ciana maciki cia gũĩkĩra ona nyingĩ kũiga maĩ ma gwĩthamba moko ihinda-inĩ rĩothe ciana irarĩkia kũingĩra thukuru na kuma, ona ningĩ gũtigithũkania itĩ ir hakikisha a cikaragĩrwo nĩ ciana irathi-inĩ nĩguo kũ hakikisha gũtirĩ na ũgũatania wa kĩng'ũki gĩkĩ gĩa Corona.

Nĩguo gũtigĩrĩra andũ othe nĩ manyitanĩra gĩthomo-inĩ, twagĩrĩirwo wa mbere kũmabundithia na gũtigĩrĩra nĩ maramenya bata wa gĩthomo, ona kana nĩ maramenya mawega marĩa maumanaga na mũndũ gũthoma. Ona ningĩ gũtigĩrĩra atĩ mena mahinda maiganu ma kwĩkuruhania na maũndũ megiĩ gĩthomo.

Tũngĩteithĩrĩria andũ arĩa matonaga na gũthondeka macini iria cimateithagĩrĩria kũhutia tu. Ona kana gũtuĩka kwaria na gũthikĩrĩria mĩgambo mategũbatara kuona kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere hĩndĩ ĩrĩa marathoma.

Kĩrĩa gĩukaga meciriaini makwa, nĩ mũrũaru ũrĩa ũrarĩkia kũhetũkĩra ihinda iritu, na mũtũrire wake wĩhatĩka-ini, na arabatara gũtangĩkĩrwo na ihenya ũrĩa kungĩhotekana nĩguo kũhonokia mũtũrĩre wake.

Maũndũ marĩa ma bata ingĩririkana megiĩ ũnyinyi wakwa nĩ mũthenya wa mbere gũthiĩ thukuru, aarimũ arĩa ndendete mũno na ũrĩa mathomithagia, o na ningĩ mahinda marĩa ndanakorwo ngĩthomithio nĩ aciari kwendana, kũmenyanĩrĩra o na gũteithania.

Thirikari ĩteithĩrĩirie na kũhigũra mathukuru ,marĩa matũmĩkaga gũthomithia andũ ũhoro wĩgĩe teknorojia, tu ona ningĩ kũheana macini thĩinĩ wa mathukuru, maya gũteithĩrĩrĩa arimũ ,na kũheana mbeca irĩa cingĩbataranĩka hĩndĩ ĩrĩa arutwo marathomithio maũndũ maya ma teknorojia.

Intaneti nĩ ĩteithĩrĩirie gũtigĩrĩra andũ arĩa me icigo ici itiganĩirio kana arutwo nĩ mararĩkia kũgĩa na mabuku nenda-inĩ, arimũ a kũmathomothia nenda-inĩ ici, ona ningĩ thenema irĩa ikoragwo ikĩmateithĩrĩria gũkorwo makĩnyita kĩrĩa marathoma.

Mĩcemanio ya nenda-inĩ nĩ ĩteithĩrĩirie gũkinyĩra andũ kana arutwo arĩa matangĩhota gũthiĩ mathukuru-inĩ, hihi nĩ ũndũ wa ũgima mũru wa mwĩrĩ ona kana mathĩna maingĩ. Ona ningĩ nĩ ĩteithĩrĩirie gũtigĩrĩra andũ aya nĩ makinyĩrwo nĩ mathomo maya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Rita rĩa mbere ingĩririkana ngĩka ũndũ uyu nĩ gĩthecwo cindano ya Tetenus na maũndũ marĩa ndagereire nĩtakũigua rũo hĩndĩ ĩrĩa ngũthecwo kura thakame, ona kana kũigua gwĩthũa hĩndi irĩa ndarĩkia gũthecwo handũ hau.

Teknorojia nĩ ĩteithĩrĩirie gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wekwo thĩinĩ wa ihinda inini o ũrĩa kũngĩhotekana, ona ningĩ nĩ ĩteithĩrĩriĩ gũkorwo na ũigananu rĩrĩa arutwo aya megwĩtwo thĩinĩ wa cukuru ici cia gĩthomo kĩa igũrũ nĩgũkorwo mũndũ aretwo kũrigana na kĩo gĩake na kĩrĩa anyitĩte.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ arabatara gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gĩthomo kĩgiĩ mĩrimũ, nĩguo ahote kũmenya mwana ũyũ aragerera thĩna ũrĩkũ kana ena mũrimũ ũrĩkũ na angĩthondekwo nĩ dawa ĩrĩkũ, na kĩrĩa kĩrabatarĩkana nĩ cindano ona ningĩ dawa.

ChatGPT ĩrehete moguni ta gũteithĩrĩria arutwo harĩ ithomo ciao na kũgĩa na anja na ihenya. No ĩrehete mathĩna ta arutwo kwaga kwĩhoka mabuku na arutwo kwaga gũthoma na gũtũmĩra ChatGPT nginya igerio-inĩ ciao.